Tekinoronjĩ nĩ ĩteithĩtie thirikari mũno, nĩgetha ĩkorwo na mbeca cia gũcokia kana magoti. Tondũ wandĩkwo wĩra o kũndũ guothe ũrabatara gũkorwo na pini ya KRA ona rĩrĩa ũroya mbeca cia gĩthomo cia HELB ũrabatara gũkorwo na pini yaku ya KRA. Pini ĩno ya KRA nĩ ĩteithagia kũramata mũrĩhi wa magoti na warĩha magoti maku-rĩ nĩ makũheaga certificate ĩrĩa ĩikaraga mwaka ũmwe. Certificate ĩyo ũmĩhũthĩraga mwaka ũmwe. Koguo certificate ĩno yugaga atĩ wee nĩ ũrĩhĩte magoti, ona rĩrĩa woya HELB wandĩkwo wĩra rĩu, ona wĩna pini ĩyo ya KRA nĩ mahotaga kũramata ũguo ũracokia mbeca.

Ũndũ ũyũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, wĩkagwo ũũ, harĩ ũkui, hay ĩkuwagwo na marori, marori magoka makĩrehaga mĩciĩ kwa mĩciĩ, kana ona icagi imwe, nyeki ĩno ya hay ĩkuwagwo na bunda, bunda ĩgoka ĩgoka ĩkerehaga mĩciĩ kwa mĩciĩ. No kũraringana na mũrĩmi, mũrĩmi akorwo arenda nyeki nyingĩ ya hay nĩgu ahuthagĩra kĩrori, no akorwo nĩ nini, akahũthĩra indo ta bunda.

Ĩngĩbundithia mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ na njĩra ya kwĩrorera. Njoke ndĩmũhe kanya we mwene agerie gwĩka ũndũ ũyũ wa gũkama ng'ombe. Na nĩũndũ mũhũthũ mũno, mũndũ no ahote kũmenya gũkama ng'ombe na mũigana wa ndagĩka itanyihiĩre mirongo ĩtatũ, na ahote gũkorwo agĩka ũndũ ũcio wega.

Mbica ĩno ĩratuonia ngũkũ mũthemba wa broiler iria no cirakũra, ndarora ndĩrona ta ciĩ na mweri ũmwe na nuthu hau, broiler nĩ ngũkũ ciendagio mũno, mũno mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ, aah Lĩmuru, gĩcigo mbunge kĩa Lĩmuru ona Wangigĩ nĩ ũgũthiĩ na ũcikore, na nĩ ngũkũ ciendetwo mũno, tondũ nĩ cikũraga naihenya, na ciĩna macokio mega, ta rĩu arĩmi, to yũ mũrĩmi ũrĩa wĩna ngũkũ nyingĩ nĩahotaga kwenderia mahoteri manene kana agatwara thĩiniĩ wa nduka nene cia supermarket.

Kĩndũ gĩkĩ kimenyagĩrĩrwo na njĩra ya gũkĩiga burinji kana freezer -inĩ. Ici nĩ indo cia kĩrĩu iria cithondeketwo kũhĩtũkĩra tekinoronjĩ, na nyama ĩyo nĩ ĩhotaga gũĩkara wega. No hau kabere, hau tene rĩrĩa gũtarĩ na indo ici ta burinji na freezer, nyama nĩ ciekĩragwo ukĩ, kana cigacurio, nĩgetha cigĩe ndogo, ĩĩ, kana ĩgaitĩrĩrio cumbĩ, nĩgetha ĩhote gũikara kahinda karaya.

Mbica ĩno ĩhũrĩirwo cukuru ũmwe bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya. Na ĩratuonia ciana cikĩgeria gwibundithia maingĩ megiĩ kompiuta. aah Kompiuta nĩ ĩteithĩrĩirie ciana, tondũ mena kompiuta, na mena intaneti nĩmahotaga gũthiĩ nenda-inĩ, hihi makahota gũthoma maũndũ maingĩ megiĩ gĩthomo. Na ona tũrona mena barakoa, koguo, mena mask, koguo ihinda rĩrĩ rĩari hĩndĩ ya korona.

Ũndũ ũyũ kwa mahinda nĩ ũcenjetie na njĩra nene. Tondũ rĩu ng'ombe cikoragwo cihingĩirwo. aah Nĩcirakerwo wega na thimiti, nginya cigekĩrĩrwo handũ hacio ha gũkoma, handũ ha kũnywĩra maaĩ na mũharatĩ wa kũrĩra. Cikarĩra hau, koguo citirabatara gũthiĩ kũrĩa nyeki kũndũ kũngĩ. Ciana ciaciarwo nĩ cirehagĩrwo iria nĩ andũ na njĩra ya kũhũthĩra gacuba.

Andũ aya marageria kũnyita ng'ombe ĩno. Na ngwĩciria nĩ ndegwa kana ndume, marageria kũmĩnyita hihi mamĩendie, makigeria kũmĩendia, kana kũmĩinukia mũcii, ĩĩ.